Ma en sanduku mar maiti ka bathe konchiel ntie msalaba to bathe komachielo ntie maua ka jogo machal ni owito jahere margi obet e aluora mag sanduku ni.